Ore taa ena ramatare oonkitejon naa kajoki naji oltungani penyok aitobir ewueji sidai nejing kuna kitejon , aitobiraki enkaji sidai pi, nenyok ajo itobira pi metaa metii olchafu, nitoki sii aitobir metaa kikienoro sininche kuna kitejon , nepik sii esenkei aikaraa ene wueji nemanya kuna tokitin pemetun naa naji intokitin nanya , anaa ildiein netum naa siniche eseriani tene wueji netii . Nitoki sii aaku kinguraki endaa nanyor kuna kitejon naai ayaki imbenek sidain naitopir kuna kitejon aisho afya sidai . Nitoki si ainguraki enkare pee etumoki naa atook kila te saa pookin nayieu , netum sininche kuna kitejon ewueji sidai netonie.

Ore taa ena siai enkiremore naa kisapuk tenkop ang naa kiremi ilchambai neunishoi. Ore naji naa naji pebau erishata naunishoi nitayuni kuna, nengasi aitobir emukunta , metanana ena kulupuoni paa kitokini nai apik ilanterera naa naji aitosh ilainini. Paa ore naji pebau erishata nasha , metaa etubulua kuna tokitin , nebau naji metaa etayieu nekurokini , netijinga kuna eriaa, nitokini aitayu ena riaa nekurokini naa aitobiraki metaa ee isafi ine wueji netii, nemanita kuna tokitin metaa sidai , pee etumoki naa inakata aipilipila , nebulu aitobiraki metii entoki nagira amitiki.